Kore ntoki nalotu indamunot naa napa katai peang'asu sirkali ale siai aisajili ltung'ana peye epuo aatum Huduma NAMBA naa yuolo apa ninye ketuwana eh nkipande. Kaitadmu ng'amat apa nikijing' lainini loodo oleng' peye kutum ana huduma esirkali, kake yuolo ntoki naing'asia naa yuolo peeji apake etang'asuaki ninye etu eitokini apuo aitumia ashu aasishere ana Huduma NAMBA.

Enetipat ramat natuwana ana te ltung'ana oas ramatare, amu yuolo ninyee naa koitoi nabo ninche aatume ndaa, koree sii nkae tipat naa kupuo ninche abaki netum ropiyiani tenepuo amir kuna swom enche. Yuolo sii ana naa netipat amuu ale naa lkasi lenche lekila mpari amu meata na ninche nkae baye naas ninche temaisha enche oasho nkae baye naas ninche oleng' ana naa eh ntoki enche nara netipat peias peji. Kore sii ana naa keisupat amu kore ltung'ani pooki loata esomi naa keji ninye elparakoni oashu kesaruni naake ng'amata duake enkule elong'i tenepuku baa nayeuni duake niyeu naa duake bata eswom. Kore sii nkae toki naa keikumok ltung'ana abaki duake loitegemea ana ale siai lenche oleng'

Kore neikunairi ana baye te murua namanya nanu, naa keng'as naas laturok loochambai, ahh aivuna naa matokeo enche telchamba ,neya naa aya sokoni , yuolo peeya sokoni aah nepoi naa amir tebei naji peyie etum naa ninche esilinkini. Emanikini neinyaku ltung'ana apashapasha, ketii lkule oinyang'u lkuni netii lkule oinyang'u kumo naa duake aiko neja. Eh kore sii ana baye naa ke kenyok sirkali ekaunti ailepunye aitibiraki duake ltung'ana loomirisho loipi eh tanaa shades tekutuk eleshumpa, peye etum naa ninche ashom aatimire meata nyamali osho sii pemeroyo naa entokitin naing'ua naaduake lchamba ewon etu enyang'uni.

Eh kore ntoki ekwe nadolita naa ltaa, eh kore ale taa naa ninye naa oishoyo ong'an ashu mwangaza tana aji natii kuna tokitin ekwe eh elchamba ah kore sii kaitoki nadolta naa kadolita nkireeti, naa kore taa tipat ekireeti naa paye etum kuna tokitin namiritae ng'oji duake neitelekini netum sii duake naa duake pemeroyo aaku pemeiding'a naa aiko neja. Eh kore nkule tokitin naa kadolita elkigerot otii mlango naigero ajo ninety nine temlango, imaniki naa nambi estoo tananyok duo adamu oleng'. Kore sii nkae toki nadolita naa kadolita lnyanya kegirai amir ninche eh kadolita grapes eh kadolita sii eh lkutunguni hh olkule lmatunda kumo naakeyie aiko neja nena tokitin taa adolita nanu tana pisha.

Eh kore taa paatem kuna are mkokoteni osirkon naa kore tenduata ai naa kaidim duo nanu najo emkokoteni naaduake ashilaa nanu anyoraa. Eh kore taa nekwe naa kore osirkon, mokure dei apa eatae osirkon tenkop oleng' naa kogol abaki ramaratae esirkon amu kiata apa sirkon tekwe, eh na yuolo ninche naa mmh swom ninche nkule naasham aimina naaku iyia nkata kitok oleng' duake epuo naa neimin neiyiari eh kore sii nkae toki namanyore sirkon naa kepuo duake ninche neyau patipatisho eh nepuo duake nejing' lchamba lelikae tung'ani nikiayaki asara nikipoi aitalak mmh aiyuolo sii kaitoki namanyorie sirikon oleng' naa swom naa ninche naa yuolo ara swom kepuo duake nemwai nikipik duake ngarama kitok neinaru abaki naaku meidim naa duake ataasa lkasi kitok oleng eh lolchamba naa ayaunye daa te lchamba oneaseki naa duake nkule eh ramati duake kumo aikoneja.